ĩĩ nĩ harĩ bata gũĩka ũndũ ũyũ nĩ amu ũyũ nĩ mũrĩmi na aronekana nĩ arigicĩirie matunda make na karatathi nĩgetha riũa rĩtigacine apple icio na riũa rĩaga gũcina apple icio nĩcikũmera, nĩcigũkũra ciũmĩrĩirie nĩ amu ciacinũo nĩ riũa nĩ ithiaga na mbere na kũhoha. Ningĩ karatathi kau nĩ gatuĩkaga ta kĩgiria harĩ nyoni irĩa ingĩenda gũka gũthũkagia matunda macio. Nyoni ciona mũrĩmi ekĩrĩte kĩndũ ta karatathi kau, nĩ cionaga tarĩ kĩndũ kĩ mũgũnda na ũguo cikaigua guoya gũka gũthũkangia matunda ma mũrĩmi ũcio.

Tekinorojĩ no nyende ĩ ndeithie, na ndawa iria ciagĩrĩire, cia mĩmera rĩrĩa yagũmĩrwo nĩ tũtambi. Ndawa cia tũtambi cigatiga gũka iria itarĩ cio tondũ kwĩ brand ingĩ, mareka maũndũ mũgarũ na ũrĩa ũbataire, na koguo ndahũthĩra ndawa imwe cia kambũni, ngakora nginya tũtambi tũtinakua, na mĩmera yakwa nĩ yathiĩ nambere na kũhinyara. Koguo niĩ no nyende, tekinorojĩ ĩno ĩrathondeka indo, ĩthondekere ndawa njega na njagĩrĩrũ na njĩtĩkĩre, nĩamu, ndawa iria cirathondekwo kaingĩ, citirĩ na ũhoti mwega nginya wa kũtũma tĩri wakwa, ndũkatuĩke mũhinyaru. Koguo ndawa iria cirathodekwo cia tũtambi cikorwo na ũhoti wa kũnina tũtambi, na gũtũma tĩri wakwa ndũkahũthe, kana wage nutrient iria cibatairie, nĩgetha mĩmera yakwa inore na ĩkũre wega.

Ũyũ nĩ mũndũ ũratua matunda make, na kwoguo kũmaanisha nĩgetha ndũkage gũtua matunda matarĩ makũrũ obataire gũkarora wega matunda marĩa momĩrĩirie na marĩa ũngĩtua nĩgetha ũthii wendie, nĩgetha wĩrũte ũndũ ũyũ nĩũbataire kũmenya ndũbataire kuunanga ihonge cia mũtĩ wa matunda ũyũ niamu wona waunanga rũciũ nĩũkabatara itunda no ndugakorwo narĩo nĩamu nĩwaunangire maciaro mauo, kwoguo nĩũbataire kũmenyerera wega ũgĩtua matunda maya ndukaye gũthũkangia aríĩ matarĩ makũru kana kunanga ihũngĩ irĩa itaciarĩte.

Ta mũrĩmi mwega, nĩ ũbataire kũrĩma ta mũndũ ũyũ. Matunda maku ma passion, ũkamarigicĩria na tũrigi igũrũ nĩgetha rĩrĩa ũkũhĩtũkĩra kĩanda, rũngu rwa mo kũmatua, o nawe ndũrathũkangia marĩa matakinyĩte, na ndũraunanga mĩtĩ ĩyo ya matunda ma passion. Mũndũ ũyũ nĩ aratuonia wega atĩrĩ, ũgekĩra itingĩ, na itingĩ icio ũgekĩra ndigi nĩgetha matunda macio ma baconi matambe igũrũ, na matamba igũrũ ũkaheyo thibĩci njiganu gũkũ thĩ, rungu nĩgetha rĩrĩa ũgũka kũrora matunda maku marĩa meruhĩte nĩgetha ũgethe, ndũrathũkangia kĩndũ o na kĩ na nĩũrahota kuona wega matunda marĩa meruhĩte na makinyĩtie magũtuo nĩgetha ũthiĩ ũkendie, kogwo nĩ njĩra ĩmwe njega ũngĩhũthira. Na nĩgetha wĩke ũndũ ũyũ nĩũbataire gũkorwo na mũgũnada mwega o ta mũndũ ũyũ, ũkeruta kũhanda itingĩ na gwĩkĩra ndĩgi igũrũ nĩgetha ũkomerie matũnda maya maku ma passion igũrũ nĩgetha ndũgathũkangie ũkĩmatua.

Ũndũ ũyũ wĩ bata wa gũtũma ciana, cikorwo na ũmenyo mũiganu, gĩthomo nĩ kĩrĩ bata niamu, mwana ndathomaga tu kuma na cukuru, no mwana nĩathomaga gũkũra meciria, na akahota, gũthoma mĩikarĩre, na ha ũrĩa agũikarania na arĩa angĩ. Gĩthomo nĩkĩrĩ bata rũrĩrĩinĩ rwakwa niamu nĩkĩheaga mũndũ ũmenyo wa ũrĩa angĩka, na ũrĩa atabataire gwĩka. Tarĩrĩa mwana akũheo kanya gaka ga gũthomithia arĩa angĩ, ũgĩ ũcio akoragwo naguo, wongererekaga maita merĩ, na rĩrĩa agũthomithia nĩaiguga akenete, nĩamu ciana iria ingĩ nĩ iramũthikĩrĩria, na nĩarahota kũgĩa na ũmĩrĩru wa mũtũrĩre, koguo mwana ũcio agĩkũra, agakũra e mũmĩrĩru, na ena ũgĩ ũrĩa ũbataire, harĩ mũtũrĩre wake. Ti wagĩthomo tu, ona wa ũmenyo wa mĩikaranĩrie ya andũ.

Rĩrĩa nguona ũndũ ũyũ, meciria-inĩ makwa, kĩndũ kĩa mbere gĩũkaga nĩ atĩ ciana ici ciĩ kĩgeranio-inĩ. Ciana ici cigĩka kĩgeranio, nĩ citaganĩtio nĩgetha, citikae kũranio. Mwana ũmwe kando na ũrĩa ũngĩ kando nĩgetha matikae kũrania. Ningĩ ciana ici, cironekana nĩ kwandĩka irandĩka, na kĩgeranio gĩkĩ mareka, nĩ gĩa kũgeria gũthima kana mwana ũcio kĩrĩa arathomithio kĩrathi-inĩ rĩ, kana kĩna ũguni, na nĩatĩa kĩramuongerera, nĩamu andĩka kĩgeranio-inĩ kĩrĩa ekũandĩka, mwarimũ nĩ ekũhota gũkũrana ciana irĩa cirathikĩrĩria kana hihi wĩra ũrĩa araruta rĩ wĩna maciaro mahana atĩa. Na nĩkĩo ciana cikoragwo na kĩgeranio, thutha wa tamu, rĩrĩa mathomithia gwa kahinda kanene nĩgetha, mahote gũkũrana. Arimũ mahote gũkũrana ĩĩ hihi wĩra ũrĩa ndĩraruta rĩ, wĩna kĩguni kana wĩna ũmithio?

Arwaru maraga kũrigitwo kumana na mũbango wa SHA nĩũndũ, SHA ĩrerĩkana ndĩrĩ na mbeca cia kũigana cia kũrĩhĩra arwaru oothe morigiti make. Kĩrĩa kĩracũngĩrĩria SHA kũremwo kũrĩhĩra arwaru mbeca cia kũrigitwo nĩ gũkorwo ĩna andũ aingĩ arĩa marĩgĩstĩte na meyandĩkithĩtie rungu rwa mũbango ũyũ wa SHA, no andũ aya ikũmi na kenda mirioni ikũmi na kenda, andũ mirioni ithatũ no o mararuta mbeca iria iratũma SHA ĩremwo nĩ kũhota kũrũgamĩrĩra morĩhi moothe ma arwaru, nĩamu ndĩrĩ na mbeca cingĩhota kũrĩhĩra andũ acio othe nao matiraruta mbeca iria ciagĩrĩire nĩgetha SHA ĩhote kwĩrũgamia.

Kũrĩ na gĩthimi kĩa mũigana wa indo iria ingĩgũra rita rĩmwe tondũ rĩrĩ, ta rĩngĩ no njũke itarĩ na mbeca njiganu cia kuoya kĩndũ kĩnene, kogwo mwendia no nginya agathimĩra kĩndũ kĩrĩa ndĩna ũhoti wa kũgũra niĩ mwene, na harĩ ingĩkinyĩra hote kũgũra kĩndũ kĩu. Ningĩ gĩthimi kĩa indo mũigana wa indo irĩa ingĩgũra nĩrĩ, nĩgĩtũmaga mũndũ ahote kũmenya, ndagũra cukari kiro igĩrĩ na bamĩrĩ yakwa nĩ ya andũ atatũ, ũgũthiĩ gwa kahinda kaigana, ngũũtũmĩra gwa kahinda kaigana. Ta rĩngĩ kana mũgate, mũgate wagũra mũgate mũnene na wĩ wike, ũkona angĩkorwo ti gĩthimi kĩrĩa kĩagĩrĩire nĩ kĩnene, nĩũkũhota kũremwo kũnina mũgate ũcio na na mũgate ũcio nĩũgũthũka, nĩamu hena tarĩki iria ũbataire gũthũka na kĩndũ kĩu nĩ kĩnene mũno na ndũngĩhota kũnina. Ningĩ gĩthimi kĩa mũigana wa indo iria mũndũ arabatara, nĩkĩhotaga kũtũma mũndũ ecirie, ĩ hihi ndagũra indo ici-rĩ, ngũcihũthĩra gwa kahinda kaigana atĩa, hihi nĩ igũthũka, kuogo akahota kwĩmenya na gwĩbanga atĩ akũrutĩra mbia cigana ũna, kĩndũ kĩigana ũna.

Nĩ harĩ bata mũnene mũno gwĩka ũndũ ũyũ, nĩamũ ũũ ndagĩtarĩ aramaka namba ng'ombe-inĩ cia mũndũ, kũ maanisha ng'ombe ici cingĩthiĩ ta rĩngĩ rũru-inĩ, cicemanie na ng'ombe cia mũndũ ũngĩ, ng'ombe ciaku nĩũkũhota gũkũrana ng'ombe ciaku, nĩamu ciĩna rũri rwacio matũ-inĩ rũrĩa rũtangĩtũma ciũre, na kogwo ũkahota kũmenya harĩa ng'ombe ciaku cirĩ. Ningĩ arama ĩno ĩkoragwo matũ-inĩ, nĩ njega nĩamu nĩhotaga kũhe ng'ombe ciaku, angĩkorwo wĩna rũru rũnene rwa ng'ombe kana mbũri, nĩũrũhotaga gũkũmenyithia rĩrĩa watwara ng'ombe ikarĩe gĩthaka-inĩ-rĩ, ĩ hihi hena ng'ombe yakwa ona ĩmwe yũrire, nĩamu arama ici nĩcikoragwo na namba iria ingĩhota gũtara namba cia ng'ombe iria wĩnacio, kogwo nĩũhotga kũmenya ng'ombe namba ikũmi ndĩrĩho kogwo ũgathiĩ kũmĩcaria na ũkeruta nĩamu nĩũhotire kũmenyiothio nĩ arama ĩyo ĩ hau gũtũ-inĩ, na arama ĩno ĩ gũtũ-inĩ ndĩngĩtũma ng'ombe yaku ĩtukane na ya mũndũ ũrĩa ũngĩ, ĩthiĩ mũciĩ ũtekũmenya. Kogwo ng'ombe yaku ĩkoragwo ĩkĩonekana o kũndũ rĩrĩa cirarĩa ciĩ ciothe.

Ĩĩ nĩ harĩ bata gwĩka ũndũ ũyũ, nĩamu rĩrĩa ũndũ ũyũ ũrahanĩka nĩũhotaga kũrigĩrĩria ciana gwĩthema na mĩrimũ ĩrĩa yũkanaga kuma na ũnyinyi wa mũndũ, ta rĩngĩ mĩrimũ ta ya polio ya measles, mĩrimũ ta ĩyo ngũrani ngũrani. Rĩrĩa mwana agwĩthema na mĩrimũ ta ĩyo, akĩheagwo ndawa na cindano iria ibataire kuma e mũnini, nĩahotaga gũkorwo nahinya wa kũrũa na mĩrimũ ĩyo ĩngĩgoka thutha-inĩ rĩrĩa aragimara. Ciana nĩci, ciana citikoragwo na hinya mũnene wa kũrũa na mĩrimũ ta ĩyo na kogwo nĩkĩo kwagĩrĩire mũciari agatwara mwana wake akaheo ndawa ta ici cia kũgirĩrĩria mĩrimũ ĩrĩa kana gatangĩhota kũrũa nayo mwĩrĩ wako ũtangĩhota kũrũa nako naguo, na gagathecwo cindano iria cibataire, nĩgetha thutha-inĩ mwana ũcio ndakanarware mĩrimũ ĩrĩa ĩrĩumanaga na hĩndĩ ĩrĩa mwana aciarwo.

Nĩgetha wĩ yandĩkithie mũbango-inĩ wa ũgima wa mwĩrĩ wa SHA, mũndũ athiaga harĩ rũrenda-inĩ rũrĩa rũkoragwo kana cyber harĩa angĩhota kwona ũteithio wa kwĩyandĩkithia harĩ mũbango ũyũ, mũndũ wa cyber nĩ agwĩtagia kĩndũ ta kĩbandĩ gĩaku na angĩkorwo nĩ ũrenda kwandĩkithia mũndũ mũnini ũtakinyĩtie mĩaka ikũmi na ĩnana, mũciari kana mũndũ ũcio ũramwandĩkithia abataire gũka na kandi yake ya gũciarwo nĩgetha akwandĩkithie, ningĩ mũndũ nĩ etagio passport iria nĩ tũbica mũndũ ahũragwo nĩgetha rĩrĩa areyandĩkithia ee mũndũ kĩũmbe. Ningĩ nĩ ũheagwo bomu iria ũbatarĩkanaga woiyũrie nĩgetha mũndũ ũcio andĩke ũhoro waku, awandĩke rũrenda inĩ rwa online nĩgetha ũhote kũheo kandi ĩrĩa ũrĩthiaga nayo thibitarĩ na marĩhi marĩa ũbataire kũrĩhaga nĩ ũgũtarĩrio o mweri o mweri.

Ũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere haha, nĩ atĩ andũ, kwĩ andũ marathaka kĩharo-inĩ kĩu, na ũyũ nĩ ta referee kana goal keeper, nĩwe areanda kũgũtha mũbira, agũthĩre andũ a timu yake mũbira, nĩgetha mahote gũthaka, ningĩ kwĩna andũ hau marerorera mone ũrĩa mũthako ũyũ ũrathiĩ na mbere, na angĩ maronekana ta mahoreire hau nake ũyũ ũrenda kũgũtha mũbira, aronekana ta ararutia nditi nĩgetha ahote kũgũtha mũbira ũcio werekere mwena ũrĩa wagĩrĩire wa timu yake ndakae kũnengera thũ ciake mũbira, ihote kũingĩria ngũru , na mahote gũcindwo.

Mũgũri angĩĩtia gũcokerio mbeca ciake na ndarĩ na rĩthiti, niĩ wa mbere ũndũ ingĩka ingĩenda rĩrĩ, angĩkorwo nduka yakwa nĩ nene-rĩ, na tiniĩ ndakĩmwendirie-rĩ, mũndũ ũrĩa wamwendeirie akorwo hau, auge kana nĩma kĩndũ kĩu nĩwe wamwendeirie na acokerio mbeca ciake. Ningĩ wa kerĩ, niĩ no nyende kũmenya, ĩ hihi mũgũri ũyũ-rĩ, kĩndũ kĩrĩa agũrĩte na nĩarenda gũcokerio mbeca ciake-rĩ, no ndĩmũcenjanĩrie ndĩmũhe kĩndũ kĩngĩ kĩnene kana kĩrĩa kĩramũiganĩra. Na ningĩ ndingĩruta haro na mũgũri ũyũ, nĩamu no ndĩmwĩtie, ĩ hihi kana ahũthĩrire thimũ kũrĩha mbeca icio, no nyende kuona mecĩnji ĩyo kana statement ĩrĩa angĩtia kuma rũrenda-inĩ rwa thimũ, anyonie nĩgetha hote kũmenya ĩ hihi nĩma araria-ĩ kana nĩ maheni, tondũ angĩkorwo nĩ maheni ndingĩhota kũmũcokeria mbeca ciake.

Nyendete motungata mangĩ tiga ma mũbango wa SHA harĩ marĩhi mathibitarĩ tondũ rĩrĩ, SHA thikũ ici ndĩrahota gũkinyanĩria mũndũ matanya make, tarĩngĩ mũrwaru agakoma thibitarĩ, wetereire atĩ kana wĩhokete atĩ mũndũ ũcio nĩekũrĩhĩrwo thibitarĩ ainũke mũciĩ, ũgakora ningĩ SHA atĩ nĩregire kũrĩha. No no mũbango ũngĩ kĩũmbe ta incuaranci, nĩũhotaga kũrĩhĩra mũndũ nĩamu, nĩmwandĩkanĩire na nĩũrutaga mbeca iria cibataire, kwoguo marĩhi ma indo iria incuaranci ĩkoragwo ĩkabĩire mũndũ, nĩĩkoragwo ĩtĩkĩrĩte kũmũrĩhĩra ona hatarĩ na pingamizi.